Ũhoro waku mwendia? Ũmũthĩ cati nĩ mbeca cigana? Ciringi igana? Reke njagũre, ũmũthĩ ndauga ndĩrehe tondũ andũ arĩa mendagia kũu gwitũ mokaga magacagũra magoka magatwenderia magana matano, na nĩwona niĩ nderehe no ngari ngũriha magana merĩ, nokorwo ngũgĩraga cati ta ithano nĩngũkorwo ndahonokia mbeca cigana ũna, ĩĩni reke njagũre ithano, haya thengiũ.

Raila niwe ũkũngũyagĩrwo mũno rũrĩrĩinĩ rwa Jaluo wambere tondũ onake nĩ mũjaruo, wakerĩ tondũ nĩ mwana wa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa mbere wa bũrũri baba wao etagwo Jaramogi Odinga na baba wao nĩateithirĩirie kũrũĩrĩra andũ wĩathi wa bũrũri. Ũndũ ũngĩ Raila wee mwene onake nĩonanĩtie ũtongoria nĩakoretwo akĩrũĩrĩra andũ matikahinyĩrĩrio ona nĩakoretwo akigeria kũrũgama acagũrwo ta mũtongoria wa bũrũri, onakorwo ndarĩ acindana ũhoro ũcio nĩ ũronania ũrĩa arĩ na ũrũme na nĩ mũtongoria.

Gũkũ Kenya, ti ũndũ mũgeni kuona abithaa arĩa maagĩrĩirwo nĩ kũhinyĩrĩria matũmĩri mega ma barabara makĩnegerwo mbeca ni matereba. Onokorwo gari ndĩrĩ mahitia, wahĩtũka harĩa abithaa acio marĩ, matereba makamanegera mbeca. Na ũngĩkora ndereba erĩtwo aume nja wa ngari onanie marũa make ma ngari, no akorirwo ndananeana mbeca kana he mũthenya ataneanire mbeca akĩhetũka, abithaa acio makĩandĩka handũ ngari yake, atuagũcoka makiuga no nginya mamũĩtie mbeca nyingĩ makĩria. Koguo, metuaga maragũĩtia marũa macoke makũrorere mahĩtia.

Nĩ kũrĩ macini ĩkoragwo kuo, ya gũteithia mũndũ kũnyiha nyihia maguta mwĩrĩ, na gũtũma mwĩrĩ ũgakorwo na hinya. Mũndũ amĩkinyaga na ũkanyitĩrĩra na moko hau mbere, ũgacoka ũkahana ta ũrateng'era. Na wa mĩtũmĩra nĩ njega mũno, ũkoraga nginya nĩ wathigina tondũ nĩ ta wateng'era. Na nĩ ĩ, rĩrĩa ndamĩtũmĩrĩte, nĩ yandeithirie mũno kũnyiha nyihia maguta mwĩrĩ-inĩ, na ngĩtiga kũhũma hũma ũrĩa ndahũmaga ngĩthiĩ.

Matũmĩri ma thimũ kũrĩha indo nĩ kũhũthĩtie maũndũ mũno mũno kauntĩ-inĩ ya gĩthumo. Tondũ nĩ ũkoraga gĩthumo kwĩna maria maingĩ koguo nĩ marutaga biacara cia thamaki. Wakoraga mũndũ nĩetia thamaki, agatũmanĩrwo akauga nĩ akaneana mbeca hũndĩ ĩngĩ. No rĩu mũndũ ũrĩa ũrendia thamaki augaga ambe atũmĩrwo mbeca cia thamaki thimũ-inĩ, nĩguo agacoka agatũma mũrigo wa thamaki, kogu ũici kana andũ kũhĩngĩcana nĩũndũ wa mbeca, nĩ kũnyihĩte. Ũgacoka ũgakora andũ arĩa mendagia thamaki cia kũrĩa, thaici mũndũ nĩ ekũmarĩha na thimũ, nĩguo matigatinde makĩnyita thamaki magacoka makanyita mbeca na mbeca ciĩ gĩko kĩingĩ mũno. Ũgacoka ũgakora, okorwo nĩ taũni-inĩ thĩiniĩ, andũ a nduthi no marĩhwo onao na thimũ, koguo matigũtinda magĩte mathaa magũthiĩ gwetha mbeca cia gũcokeria, andũ arĩa megũkĩte arĩa mekũneanĩte mbeca nyingĩ.

Ngĩrĩma mbembe ciakwa ndũmagĩra bataraitha wa NPK rĩrĩa ndĩrahanda tondũ nĩũteithagia ngorwo na maciaro mega, na ũkahe mĩri ya mbembe hinya. Ngacoka ngatũmĩra CAN rĩrĩa mbembe ciakwa ciaumĩra tĩrinĩ, tondũ nĩĩteithagia mbembe cikũre na ihenya. Ndawa ya ngũnga tondũ nĩcio cingiyaga mũno ũrĩminĩ wa mbembe ndatũmagĩra keho getagwo tracerngĩona nĩkaratiga kũigwo nĩ ngũnga ndĩracenjeria ndĩranjĩa gũtũmĩra keho karetwo escoti na kau nĩko karacinina biũ.

Mũgũnda wakwa o mwaka rita rĩmwe nĩnyendaga ũgathimwo ũnoru, ngamenya nĩkĩĩ njagĩrĩirwo nĩ kuongerera ngathiĩ ngagũra ngongerera, na nĩngoragwo na thumu kuma mahiũinĩ makwa. Koguo o mwaka maita matatũ nĩtwĩkĩraga thumu mũgũnda na ona twagetha mahuti mau ma irio matigagwo o mũgũnda, ona mairio ma mũciĩ na makoro tũmatwaraga o mũgũnda.

Mũkoroni atanoka Kenya ũtongoria wakoragwo ũgayanĩtio kũringana na kabira. Ũgakora akorwo nĩ agĩkuyu matongoragio o itũra nĩ marĩ na kĩama kĩao, okorwo nĩ aikamba matongoragio nĩ atumia a kĩvaro, akorwo nĩ maathai matongoragio nĩ atongoria nĩ andũ metagwo a laiboni, okorwo nĩ jaruo matongoragio nĩ macibũ ma mĩhĩrĩga akorwo nĩ abaruhia matongoragio onao nĩ macibũ ma mũhĩrĩga. Koguo ũtongoria gũtiarĩ atĩ na mũtongoria ũmwe mũnene wa bũrũri, aca.

Matuka ma Chaina square, makoragwo na mahonge kũndũ ngũrani bũrũri-inĩwa Kenya. Na marutaga indo ciao kuma Caina kũrĩa gũtuĩkaga nĩkuo indo nyingĩ cithondekagĩrwo. Wathiĩ kũu ũkoraga andũ aingĩ mabangĩte raini tondũ nĩmoĩ thogora wa kũu ũkoragwo wĩ mwega. Wakorwo ũrenda indo cia riko, ciĩ kũu. Wenda indo cia kũgemia metha-inĩ yaku, ciĩ kũu. Wenda indo cia rumu ya gũkoma, ciĩ kũu. Ona indo cia ciana cia cukuru, cirĩ kũu. Ũguo nĩ handũ ũrakora indo ciothe hamwe.

Thota ciothe cia Fanta ikorangwo na cama mũno, no ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ irangenia mũno ni iria gũtwikaga ithodeketwo na macungwa, tondũ ũngĩmĩnyua ĩhehu wega ũkoraga ũnyotu ni wathira, ona gũtwĩkaga, ona ciana nini no cinyue, nanyedaga kũgũra kĩndũ kĩrĩa, ona ndagũra ciana ciakwa no cinyue na citigathũkĩrwo

Mpesa nĩ ĩtũmagirwo nĩ mũndũ wĩna thimũ gũtũma mbeca kuma thimũ-inĩ yake kana agatũmĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ nginya thimũ-inĩ yake. Na nĩ njega tondũ nĩ ĩhũthagia maũndũ, mũndũ ndagũtinda agĩthiĩ gwetha ũrĩa wagĩtĩirwo nĩ gũtũmĩra mbeca, kana ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkũnengera mbeca. Na ona ũtarĩ mbeca, no ũtũmĩre Mpesa, ũkombithio, ũgacokia na thogora mũnini wa igũrũ. No thikũ ici marĩhi mao mathiĩte makĩambatagĩra. Okorwo nĩ gũtũma mbeca, tiũrĩa gwakoragwo tene. Marĩhi nĩ mongererekeire mũno, na ona wakombithio, marĩhi nĩ mongererekeire mũno koguo nĩ ndĩraigua makĩhinyĩrĩria.

Nĩguo irio cikũre wega kwĩ indo iria cibataraga kuma tĩri-inĩ, na tĩri waku ũngĩkorwo ũtarĩ indo icio, nĩrĩo mũndũ athiaga akongerera bataraitha na wega wa bataraitha ĩkoragwo ĩthondeketwo atĩ irio no cigucie indo iria cirabatara na ci tũmĩre o hĩndĩ ĩyo, na bataraitha nĩ njega tondũ nĩ ĩtũmaga irio cikũre na ihenya na ikongerera maciaro na ikahota kwĩyũmia citigathũkio nĩ riũa kana ona nĩ mĩrimũ raithi.

Ngĩhanda nĩ nyendaga kũgũra mbeũ ĩrĩa njega o na angĩkorwo ĩ na goro, ngacoka no nginya kahũra ndawa cia igunyũ na cia mĩrimũ kũrĩ na gũtarĩ. Na mahiũ makwa na mo, nĩnyendaga magaikara handũ hatheru kogwo o kiumia no nginya ngaruta mai macio. Na nĩnjokaga ngacihe irio cia mahuti na ngatukania na irio cia nduka gũtigatuĩke kwĩna kindũ ciraga. Na mahiũ makwa nĩnjokaga ngamahe ndawa cia mĩnyoo.

Akothe, nĩ mũhũri biacara, nĩ mũini, na nĩ mũndũ wĩna kambuni ciake, na nĩendete gũteithia andũ. Nĩ ateithagia ciana cia ndigwa, na agateithia andũ angĩ arĩa mangĩkorwo makĩgerera moritũ mũtũrĩre-inĩ ka andũ arĩa mangĩkorwo maremetwo gũthomithia ciana cukuru, nĩaingagĩrĩra na akarĩhĩra ciana icio cukuru. Akothe, nĩonanĩtie atĩ mũtumia noecarĩrie ũtonga wake na arere ciana ciake na eyende we mwene.

Richard Ntulele nĩ mwanake wa kuma kauntĩinĩ ya Kajiado. Niwe wa thondekire matawa wa mĩrũthi marĩa matũmagĩrwo kũmakia mĩrũthi kana nyamũ ingĩ cia gĩthaka na ingĩ irĩa ingĩkorwo ikĩenda kũrĩa mahiũ mao. Athondekire matawa mau ena mĩaka ikũmi na ũmwe mwakainĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na igĩrĩ na athondeka andũ angĩ makĩria ya ngiri igĩrĩ nĩmacoketwo makambĩrĩria onao gũtũmĩra matawa mau.

Rĩrĩa wona mĩguongo ĩhuana ta ya njogu ĩkĩranĩtie ũmenyega nĩ wa ingĩra kauntĩ-inĩ wa Mombatha, ũrĩa ũkoragwo ũthiũrũrũkĩirio nĩ nĩ maĩ ma iria rĩa Indian, na kũu ũrugarĩ ũkoragwo wĩ mũingĩ na maĩ makũu nĩ macumbĩ, mũndũ enda kũnyua maĩ no ũgũrire marĩa ma chuba na kũu gũtuĩkaga ũtukũ andũ matikomaga na mũthenya biacara cihingagwo tene kuma thaa inyanya na kũu gũtuĩkaga maũndũ mekagwo kahora gũtiendaga ihenya.